En betushiek chekimite nguni ko kikwo barak mising' muswong'natetab kasari amun boishe biik chechang' ako kikoboishe biik eng' emotinwek cheterter eng' kerenyu ane agere ale bo kamanut mising' kenai akobo muswang'natetab kasari angetuiyo ak somanet nebo sukulitab barak amun iyoru ile eng' sukulishek chechang' chebo barak kokikoboishe muswang'natetab kasari akot koyoei ichek tiemutik kwach komuch koboishe muswang'natetab kasari anan yo chenyei tukuk chekakikoch eng' sukul konyikochenye muswang'natetab kasari sikobit konyor tukche kakitebe icheget ara bo kamanut mising'ketuiyo muswang'natetab kasari koboto somanetab sukulit nebo barak

Asiimuch iket karit komakat iwe sukul nekineti tukyekiketitoi karit ko ndikeitar sukulinoto ko cham komito anyun lesenit nekekonin neiboru kole inyendet ko kieiwe sukul nebo keket karit ako kieitar somananoto ako imuch iwe barabara konyiket karit ako leseni noto kocham koyositu ndatar chito kenyit komakat inendet kwo konyikoriniwen leseni noto asikobit keyonji kotikoket karit eng' barabara ara yo mochei chito koreniwen leseni nyi komakat kwo komosta nebo ecitize ko komosata kokonu boishonik tugul chebo serikali komito eng' yoto akot komosta neimuch iriniwene lesening'ung' kondikakomong' konyinemu

Asikobit kokweri chito karit komakat kwo inendet sukulit nekineti biik tukche kiketitoi karishek ko ndikeiwe sukulinoto akoi itar komakat kekonin lesenit ko ngitinye leseni noto komuch iket karit eng' barabara akot ngonyorun askarik akotinyei kongen kole inyendet kokieiwe sukul ako leseni noto kocham koyositu ndekeitar kenyit ko Cham ngoyosit lesenit komakat koreniwen chito leseninoto ko asikobit iriniwene lesenit komakat anyun iwe komosta nebo ecitizen ko ecitizen kokonu boishonik tugul chebo serikali ko eng' yoto kora inyoru komosta nekiriniwene lasenit ko ndikeiwe komosata kirinowene lesenit ko ikany anyun ko ndikakomong' iwe konyicheru leseni noto eng' komosta nebo cyber

Komaswek che terter eng emet ab kenya kotekeminei teronik ako eng komasta nebo murot katam ole tokoribei icheket kiakik che terter koraa ko icheket kominei teranik ako teranik chuto koba kamanut missing eng icheket amuun teronik chutok keboishe kechobee amitwokik che terter imuch keyoen ngwek anan keyoen agot marakwek anan ko tuguk cheterter chekiome kora koteroni chuto komuch kinde beek chekiyee asikopit kokoititekitun bechoto en kasarta nekoi ko bichutok mine teronikikocham kominei teronik koboishen nyung'unyek mito nyung'unyek chekiboishen kemine teronik Ako nyung'unyek choton mising kenyorchi mising komosotok bo murot katam en emetab Kenya

Eng' emetab Kenya kekerei kele mito biik cheboishei ropinik chebo serikali eng' oret nemanyolunot icheget kong'emei mising' chepkondok choto ako akot ngenam bichoto kocham komamii kii nekeitoi mito akot eng' kasarta age nikikiboishe ropishek cheng' mising' keale tukuk cheu akot wilbaroit igere manyolunot keng'em anan kenyernyere ropinik chebo serikali ako sikobit kemukta tukuk cheu choto komatikotestai ko makat ngenam biik anan ng'elelik cheboishe chepkondo choto eng' oret nemanyolunot kerat icheget ako kora ngokamito boishet nebo serikali kometo anan kemetoe boishonoto asikobit kemut inendet konyikestakan asikerat inendet kong'etei biik chechang' kowei koboishe anan kong'em chepkondok chebo serikali